Mae en pith mar rombo obende en gi gik maber kendo nigi be rmathoth ahinya. Ber mokuongo pith mar rombo nyalo kelo chiemo mano ringo kata chak mabende tigo kaka chiemo kata inyalo use mondo mi okel omenda. Ber mar ariyo ,pien rombo inyalo tii go e loso gik mathoth, inyalo use mondo olos kode lewni kata bege. Pidho rombo bende nyalo konyo e kelo mbolea mabende inyalo tigo e puothe mar nyago chiemo mabup. Pidho rombo bende nyalo konyo e lero aluora nikech gibiro chamo gigo eko mabend enitie aluora maok dwar re.

Ka aneno nonro ma kamae to gima biro e pacha en ni lokruok mosebetie kaka jo Kenya tiyo kod omenda. Nenore ayanga ni omenda ma aching' sani koro odok chien. Jo Kenya tiyo gi omenda kokalo eyor sime kata yor ong'ue yamo. Mae nyiso ni jo Kenya ogeno omenda mitiyo go kokalo eyor ong'ue yamo. Kendo nyiso maber ni nitiere lokruok ma osebetie e kaka jo Kenya bende tayo ohel ni magi. Jo Kenya nigi geno moloyo bengi, gin gi geno maduong' e simu moloyo bengi nikech nonro ni nyiso makare nikech jo Kenya mathoth osetiyo kod omenda kokalo e yor ong'ue yamo.